ore eunoto oonkuashen nakepaashari eunoto enye amu ore inkuashen naa imbenek ninche euni naa keyieu naaji naa tembata enkare sapuk amu nena benek ninche naigil aapuo keigil adoyio atua nepuo aitobirr nena kuashen neeku metiu duo naaji enaa kuna kulie naa mbegu euni ore inkuashen naa imbenek euni.

kisidai naaji tenibukokini enkare tenkop nairowua amu meshaita naa niaku meyiolou naaji emukunta arashu olchamba ajo miremo naa meyiolou naaji ajo enkata olameyu neeku irem ake tenkata niyieu irowua omirowua amu ingira naa abukoki enkare ino neeku mitegemea duo naaji enchan.

ore piimbooyo ing'uesin peemitoki aponu aanya olchamba naa amu kelo ning'uaya enoshi kata etaa keoku olchamba neponu aayau enkinyiala neinyial endaa naa kikarri olchamba niinkarr tewaya arashu inkarr naaji tee toonkiku kake enkiku kumok mee enkiti nabebek intasapuk naaji metaa kesapuk ena fence ino, ore fence naa iya aitaman nipik orkiti gos laayie ake ojing.

ore enikoni naaji piitauni irpayek tolchamba sapuk tenkaina naa ilo ingira agelu emashakua nipik orkuniyia arashu ipik enkiondo, teninapita naaji enkiondo tekurum enkoriong naa keeku ingira ake aitadoki enaa ingira, ingira agilu igilu ake nintadoiki, nigilu nintadoiki orkuniyia niaku keleleku naai ilotu ake adung kulo kulie payek duo naaji enda nkay shoto pookin aisho inkishu arashu incho inkishu duo adaakino ninche oopeny.

imbung naaji olchamba lino nidung'udung metaa ketii enda shoto e shumata netii enkae ake natii kando netii enkae natii kung enaa vile duo naaji niyieu niun inkaitubulu inonok, indim naaji atejo kayieu napik enkaitubulai e dukuya ena shoto nipik enkae enda alo kake keworiworo meshula pookin tewueji nebo pee tenetii ake olchani oyieu kuna nimiitaji kuna nemepej naa ilo shani inkulie neeku iworriwor naaji olchamba lino.

ore ena naa isinkirr ena ninche, ore ena naa entoki naibung'ieki isinkirr te tembaari naa emeli ena, nidoonta ajo keeta ele aibung'ani loosinkirr ena net enye ninye ake enang'aki embaari etii inkuti kiri atua niibung lelo sinkirr lenyena.

kanyor nanu ena bae amu enkokoritia ena nashumieki kule ,ore emokor naa ekiret naaji pee imposh aitau inkipooshat nitum encholati , neeku keisidai ena amu kemelok kule duo naaji sana sana amu kemelok ake inkiposha , naa kemelok ake sii niche kuda naa ilepu ake niir enkukuri nipik naa keropilu kule oleng'.

Ore ena naa, idamu nai enaa tenilo nai weekend ,aienchoi maisha ashu free time ino, amu minchiraa naa inoolong'. Neeku ishomo ake duo aienchoi kidogo, nitum enkiti kata nilo aisombira tenkare. Kake kelo nitalaki, netii enaa teninya endaa tonkotelini nai sapukin, na ekinchori nai, teninya endaa ompisai kumok, na ekinchori swima metii mpisai.

Ore ena naa, endomenye arashu endopapa lenye. Na ibel ake atua, nintayu irkutik kanderara lotii inewueji, nimujumuj amu kemelok oleng'. Ninya entoki pookin natii atua kake menyai ena ngozi namanita. Neeku entoki natii atua inya neku ibel, kake megol nai neku ing'er ake tenkaina, mintaji nye nai enkalem pidung',kake keng'erayu ake.

Ore ena naa, keyieu oltung'ani neisujisho. Neeku itawuo nkilani enyanak pooki chafui, airragie nenda enkarae natii enkare, neeku eamua taata ele tung'ani aitau osordo pisuj inkilani enyanak, aitau olchafu peeku safii. Neeku kisuj ake, nea alo aik. Neeku eamua taata aisujisho, nenda erruat, kegira aisujisho tiatua aji. Neeku jo tenijo duo nai aing'or olee pae ele, omanya enkaji openy.

kanyorr nanu ena baye amu kitodolu ajo entasat arashua enkitok nayiolo ajo kifaa nisuji inkilani oonkera arashua inkilani olmoruo niaku ore ena tasat naa mee enoshi duo turuai, mee enturuai ninye naa kisujaki ninye kewon inkilani enyenak nisujaki inkilani olmoruo oo noonkera enyenak pookin niaku kes esiai oonkaik enyenak.

ore ena naa kitishipisho ena siai amu kitubulu nkujit arashu endaa ino duo naaji teniamua apik olchamba arashu kuna kujit naaji embata iaji naa kitubulu pookin erisioro neminyial sii naaji enterit aitau enterit metaa kidim enkare atanapa amu megira apuku toonkufu niaku meturr enkop mitobirr duo naaji enoshi naa kiigil aturr enkop apik irbaat neeku kesidai ena oleng.

kanyorr ena siai naibung'i isinkirr amu kemelok nyenye osinkirri oleng naa endaa niaku kesidai ena siai naibung'i isinkirr naa tenilo amirr naaji naa intobirr impisai sidan nemeigil aishoru naaji metaa ketonita oltung'ani meeta esiai naasita amu iyata naa ketii esiai napuoi apuo ayau isinkirr netii endaa neeku kasidai oleng.

ore ena naa impisai neeku ilo naaji ake bank nikimbelekeny nikinchori nena enaa Uganda naaji iloito nibelekenyi nikinchori impisai e Uganda tenaa Tanzania neeku imbelekeny naaji kuna enkata nimpang'ita alo enkop naa nena pisai egira, egiray aitumia nieku imbelekeny naaji enoshi kata ingira aipang alo inkulie kuapi.

Ore ena naa, ebata naa onkera enyanak. Na kegira enabata aanyu nai mishori endaa ashu kegira arrip kuna kera enyanak pee itobiraki endaa.

Ore ena naa inkinejik kake inoshi kineji kuna ekule. Naa inetipat ena amu keeta kuna kineji faida amu keeku iyata kule kumok tiang', naa sidai shaai oontare oonkineji duo naai sanisana, neigil aaku teine wueji ake edaa ninche kuna kineji neeku meeta naaji ndamunot kumok ajo kelakua ewueji nepuo, teine wueji edaa neishori enkare teine wueji ondaiki neeku keisidai ena oleng'.

Kebulu inkaitubulu orpayek nebulu naaji sininche sanasana duo naaji eriyia esaa naaji nituuno irpayek linono amu ibelekenyaki naa enterit niaku ketii, inyiakaki ailepunyie enterit naa itu enauru duo naaji tenoshi tena, tenasiai oompoleya kenaterit tenakata eton aa kee keeta mpoleya sidan neeku kebulu.